Wa mbere nĩ kurĩ watho wakĩrutirwo wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda, ũrĩa ũkĩandĩkĩtwo ũrĩa mawatho ma mũingĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrorwo, na gũgĩkorwo makĩgitĩrwo. Nĩ kurĩ mbũndi yakĩgathĩkirwo ya kũramata ũhoro wa mũingĩ, ũrĩa ũroraga ũrĩa mawatho maya kana ũhoro wa mũingĩ nĩ ũragitĩrwo. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ kurĩ maabitha a kũmenyerera na kũrora maũndũ maya ma mũingĩ a mbũndi ĩyo ya kũramata, na nĩ kurĩ korwo mũndũ no we tu angĩingĩra, gũgĩkorwo akĩingĩra intaneti-inĩ na maũndũ make. Kogwo gũtirĩ mũndũ ũngĩ angĩingĩra na ũhoro waku hĩndĩ ĩrĩa araingĩra intaneti. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo tekinoronjĩ igĩthiĩ ikĩroragwo na ĩkĩramatagwo, gũgĩkorwo andũ aya nĩ maragĩthiĩ makĩhingaga mĩanya ĩrĩa ĩngĩtũma ũhoro wa mũingĩ ũkorwo ndũragitĩrwo, kana ũkorwo wĩ na thĩna. Kogwo tekinoronjĩ ĩgathiĩ ĩkĩongagĩrĩrwo ya kũhinga mĩanya ĩyo na mbũndi ĩrĩa ngũkiugĩte nĩ ĩramataga ũhoro ũcio wa gũkĩrora mĩanya ĩyo na ĩgagĩtigĩrĩra nĩ yahingwo. Kwĩ na maũndũ mangĩ ma gũgĩkorwo makĩrora maũndũ ma tene magĩthiĩkĩte hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa mũingĩ wagĩte kũgitĩrwo magagĩkorwo mararora nginya ta mĩanya ĩyo ya hĩndĩ ya tene na maka...

Nĩkũrĩ rori kana tũkari tũnini tũhiana tũmatatũ tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩtwara mahũa, tũrĩa twĩkĩrĩtwo burinji thĩinĩ kana tũgagĩkĩrwo handũ harĩa hegũkorwo na ũhehu ũrĩa wagĩrĩire nĩũndũ wa mahũa maya magĩkorwo magĩkinya marĩ omega, matathũkĩte. Kwĩ angĩ mekĩraga, thĩinĩ wa gakari kau kana thĩinĩ wa karori kau kanini, kana tũkanta twĩho, nĩtũkoragwo twĩkĩrĩtwo nginya mambokci meho mekĩrĩtwo makĩrĩ na marima nĩũndũ wa kũgirĩrĩria kana gũtigĩrĩra ũhehu ũrĩa ũrendekana na ũrugarĩ ũrĩa ũrendekana nĩũrakĩonekana harĩ gũtwara mahũa maya kũrĩa megũgĩtwarwo air port nĩguo magĩkorwo makĩendio kana magĩtwarwo ndipoti ĩrĩa ĩhakuhĩ nĩguo makĩendio ĩitha gũkũ Kenya kana gũkorwo makĩendio nanja wa bũrũri.

Wa mbere nĩ ũrakora ikonomĩ nĩ njũru mũno Kenya. Ũgagĩkora mbiacara citireka weega tondũ ikonomĩ nĩ ĩgĩthũkĩte. Kogwo mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akwona kanya ga kuuma nja wa bũrũri agakĩona nĩ wega athiĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mawĩra nĩ magĩĩte mũno Kenya. Ũgagĩkora mũndũ nĩathomire yunivasĩtĩ, kana mũndũ nĩ athomete korĩnji mĩaka mĩingĩ, na no araga wĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mawĩra gũkũ Kenya matirarĩhwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũgagĩkora mũndũ nĩ athomire na mbia nyingĩ mũno, kana nĩ ahũthĩrire mbia nyingĩ mũno gũthoma, no hĩndĩ ĩrĩa ena gĩkĩro kĩu kĩa mathomo ndararĩhwo wega. Kogwo ũgagĩkora nĩ arakĩona kaba akiumĩte na nja wa bũrũri. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Kenya kwĩna ungumania mũingĩ, na kwaga kwa ũigĩrĩrĩki gũkũ Kenya, kogwo mũndũ agakĩona nĩ kaba aumĩte na nja wa bũrũri tondũ kũu ungumania ti mũingĩ ta gũkũ, tondũ ũrakora mũndũ nĩ ma nĩathomete no tondũ wa ungumania nĩ araga kanya ga gũkorwo nĩ arona wĩra, na wĩra ũcio ũgakĩheo mũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ungumania. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ na kũu na nja wa bũrũri mũndũ ena kanya ga kwongerera mathomo, mĩcara nĩ mĩega. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ aya anini nĩ marenda mũno kũũra Kenya, na gũkiuma Kenya makĩenda gũgĩetha kũndũ kwegega gwa gũikara, tondũ Kenya nĩ kũrathũka.

Ũndũ wa mbere nĩ gũgĩkorwo mũndũ nĩ aranina ũhehu na ũhehu ũcio nĩguo ũkĩrehaga ngina indo ta bacteria irĩa cingĩtũma irio ici cithũke na cigagĩkorwo nĩ cigũteyo, kana cigagĩkorwo citingĩrĩka, kana hĩndĩ ĩrĩa cia rĩo nĩ cirarehe mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmenyerera mbegũ icio citikamere, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciĩna ũhehu ũcio na waciiga ikũmbĩ-inĩ nĩ cigĩkoragwo cikĩmera. Ũndũ ũngĩ no gũkĩmenyerera ngĩnya quality ya mbegũ icio, ũgagĩkorwo mbegũ ici hĩndĩ ĩrĩa wacigetha na wa ciũmithia, na waciiga ikũmbĩ, quality ĩyo na mũcamo ũcio no ũgĩkorwo ũrĩ o mwega. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmenyerera kũrĩo nĩ indo ta mbea, tondũ cikĩendaga indo iria cikĩrĩ na wũigũ ũcio kana tũtambi tũmwe twendaga indo iria ci ĩna wũigũ ũcio, kana mbegũ irĩa ci ĩna wũigũ ũcio. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wa ciũmithia nĩ ũgũkĩmenyerera maũndũ ta mau. Na ũndũ ũngĩ no gũgĩciiga ihinda inene, tondũ rĩmwe nĩ ũgĩkoraga mwagetha nĩ ũkwenda gũciiga ikũmbĩ nĩguo mũgĩcirĩage, kana nĩguo ũkorwo ũgĩciendia, gũciendia. Koguo nĩ ũrakĩenda gũciũmithia nĩguo ciikaragange ihinda inene.

Wa mbere nĩ ũgĩbatiĩ kũingĩra mũtambo-inĩ wa gĩthirikari ũrĩa wĩtagwo E-citizen, harĩa ũgũkĩingĩra akaũnti-inĩ yaku arabu wũingĩre handũ ha mbiacara handũ ha kũhingũra mbiacara kana kwandĩkithia mbicara harĩa handĩkĩtwo BRS. Nĩ ũkũihũria mohoro mothe megiĩ KRA pini wũihũrie gĩbandĩ na maũndũ marĩa mothe ũgĩtĩtio hau. Arabu rĩu nĩ ũkũ apply kana kwĩyandĩkithia harĩa nĩ ĩkũrehera handũ ha kũrĩha na nĩ ũkũrĩha, arabu rĩu nĩ ũgweterera certificate. ĩni nĩ ũgũcoka rĩu ũgĩthiĩ akaũnti-inĩ ya portal cia county ĩrĩa ũrakĩenda kũingĩra kana kũrutĩra wĩra. Tũge tarĩu nĩ Nairobi nĩ ũkũingira E-Services cia Nairobi, okorwo nĩ kĩambu nĩ ũkũingĩra E-seravices cia Kĩambu. Arabu hau nĩ ũgũkĩingĩra na ũ apply kĩndũ gĩtagwo permit ĩrĩa ĩtagwo single business permit. Na ĩyo wakĩapply harĩa handũ-inĩ ha kaũntĩ nĩ ũkũrĩha na nĩ ũgucoka nĩ ũkũheo permit ĩyo. Rĩu hau no ũgĩcoke ũrutithie maũndũ mau mothe, wakĩrutithia rĩu nĩ wĩyandĩkithĩtie mbiacara.

Ũndũ wa mbere nĩ gũgĩthiĩ harĩa arĩ na ngagĩkorwo nĩ ndĩramũhe gwoko tũgakĩgeithania kana tũkageithania oũrĩa tũkĩgeithanagia mũno mũno ta andũ anini. Arabu ngagĩkorwo nĩ ndĩramũria ũhoro wake ũrĩa agĩkoretwo ngakĩmwĩra nĩ ndakena gũkĩmũona, ngagĩcoka ngakĩoerera ũhoro wa gũkĩmũria ũhoro wa maũndũ marĩa twagtigĩrĩire agĩka. Tatuge tokorwo nĩ arĩ na nyũmba akaga ngakĩmũria ĩkĩnyĩtie ha, ngakĩmũria ũhoro wa andũ ake kana andũ arĩa makoragwo magĩikara nao magikinyĩtie magĩkoretwo atia. Ngakĩmũria maũndũ megiĩ okorwo nĩ ta gĩthomo akinyĩtie ha na ngagĩkorwo nĩ tũrambia ndereti ngagĩkorwo nĩ ndĩramũhe kanya ga kũnjũria onake. Na ngagĩkorwo nĩ ndĩramũhe orĩa onaniĩ ngĩkoretwo ndĩ, na ngagĩkorwo nĩ ndĩramũhe kanya hau ka kũkĩeretha ũrĩa agĩkoretwo arĩ na ũguo nĩguo tũkambia ndereti.

Hindĩ ĩrĩa mũini araina ũkoragwo nĩ ũndũ ũrĩ bata mũno harĩ ithuĩ ta andũ, tondũ mũini ũcio nĩ agĩkoragwo akĩinĩra maũndũ matũkoniĩ. Ta wa mbere, nĩ maũndũ ma ũtaro, aini aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩtaara andũ. Aini aingĩ nĩ magĩkoragwo ngĩnya makĩinĩra maũndũ marĩa marekĩka ta bũrũri-inĩ witu. Magĩkorwo nĩ mararuta maũndũ mau na gũgĩkorwo nĩ marakĩmekĩra ũtheri-inĩ, magagĩkĩra ũtheri-inĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũini araina andũ aya nĩ magũkorwo nĩ marona maũndũ mau. Ũndũ ũngĩ nĩ maũndũ matũkoniĩ ta maũndũ ma wendo nĩ gũgĩkorwo kira mũndũ nĩ ahatũkagĩra maũndũ-inĩ maya na agĩkorwo aini aya nĩ magĩkoragwo rĩmwe magĩtũmĩrĩria, kana magĩkorwo no maragĩtũkenia na maũndũ mau, tondũ ainĩ aingĩ nĩ ngano makoragwo magĩtũhe no ũhoro wa kũina. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũrathikĩrĩria ũgakorwo nĩ ũrathikĩrĩria rũgano na ũgakorwo nĩ ũrakena, kana nĩ ũragĩkorwo nĩ ũrathoma kĩndũ kuumania na hau. Koguo aini nĩ mekaga ũndũ wĩ bata mũno harĩ ithuĩ ta andũ.

Andũ aya a Victory Farm nĩ magĩkoragwo hĩndĩ ĩrĩa makĩgetha thamaki icio kana maciruta maaĩ-inĩ, o hĩndĩ ĩyo nĩmacikagia handũ hahehu, nĩguo thamaki icio citigagĩkorwo cigĩthũka, arabu magagĩkorwo nĩ maraciruta hau magaciĩkĩra ma box inĩ mahehu o rĩngĩ, na ma box mau magagĩkorwo nĩmaratwarwo ngari-inĩ ici cigĩtwaraga thamaki icio kaũntĩ-inĩ ingĩ, na ngari-inĩ icio nĩ cikoragwo ciĩna ma fridge kana manyamũ mathondeketwo ma fridge magũtigĩrĩra thamaki icio cigĩĩtwo handũ hahehu nginya hĩndĩ ĩrĩa ciratwarwo kuumia kaũntĩ ĩmwe ngina ĩrĩa ĩngĩ. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, andũ aya a Gĩthũmo, aya a Victory Farm tondũ wa gũkorwo moĩkaine, nĩmagĩkoragwo mekĩrĩirwo nginya order, koguo nĩ ũramenya, kana nĩmaramenya hehĩndĩ wa gũkorwo thamaki icio o hĩndĩ maciruta, icio cirathiĩ cithiĩte he order yao, koguo andũ aya matikoragwo atĩe mena thamaki ciao cikomete handũ cietereire order, cikoragwo andũ aya mahetwo nginya order tene, kana kũu ũgakora thamaki icio citigũthoka hau cigĩeterera atĩ gũtwarwo ndũnyũ-inĩ.

Nĩkũrĩ tũtambi ta mbũca na tũtambi tũngĩ tũingĩ tũgũmagĩra irio irĩa cigĩtwo kũrĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa bacteria .Eh na mĩrimũ ĩyo nĩ gĩthũkagia irio na tũtambi tũtũ na mĩrimũ ĩno ĩngĩgitĩrwo na njĩra cikonainie ta ya mbere nĩgũkorwo nĩ ũramenyerera atĩ kwĩna ũtheru harĩa ũraiga irio ici tuge nĩ ta ikũmbi -inĩ ũgagĩkĩmenyerera kwĩ ũtheru ũcio ikũmbi -inĩ rĩu nĩ rĩthambĩtio nĩ rĩgagĩkorwo nĩrĩigĩtwo wega. Ũgakĩmenyerera atĩ tirĩigũ rĩnae ũrugarĩ ũrĩa ũbatiĩ gũkĩiga irio ici. ũndũ ũngĩ nĩgũgĩkora nĩ ũromithia irio icio ũtambĩte gũciga ikũmbi -inĩ. Koguo ũgagĩkorwo ũhehu ũcio nĩ ũrahũrana naguo koguo ndũgũgĩkorwo ũkĩgũmĩrwo kana ũhehu ũcio ndũgũgĩkorwo wĩ mwega bacteria gũgĩkũra nagũkora tũtambi tũtũ nĩtũroka. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kũhũra ndawa ta cia mboca he ndawa ĩhũragwo ya mbũca ya gũkĩũraga mbũca, ũndũ ũngĩ nĩgwĩkĩra irio ici makũnia -inĩ nagũkorwo gũciga kũu ikũmbi -inĩ.

Wambere ta mũndũ mwĩthĩ, nĩgukorwo kĩingĩria gĩkundi-inĩ kĩa youth, kana gĩkũndi-inĩ gĩa atumia anini, wĩtamũndũ mwĩthĩ, na hĩndĩ ĩrĩa wĩgĩkundi-inĩ gĩkĩ, nĩ mũgũkorwo mũrahoya tagĩkundi, mũkagĩkorwo nĩmũrenda kwĩyandĩkithia, koguo nĩmũkũgĩra bomu kũrĩa kwa CDF, kĩa National Government CDF , na hĩndĩ ĩrĩa ũkũgĩra, nĩmũgũtwara, kana mũihũrie bomu icio, mũcoke mũcitware kũu wabici, ici cia kaũntĩ, cia CDF, kana mũ apply ĩre harĩa hakĩrĩa, mũtambo ũyũ wa Wezesha Loan, wa kwĩna wĩna harĩa online, koguo hĩndĩ ĩrĩa waihũria, nĩ mũkwĩyandĩkithia loan tacia Wezesha Loan, mwakĩrorwo mwonekane atĩ, nomũkĩheyo, kana mũkĩheyo loan cia Endeleza Loan, na loan ici nĩ citeithagĩrĩria gũkĩoya mbiacara cia mũndũ, kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kwambia mbiacara.